Iyiolo inkisimata natipikaki natipikaki enkop tooilchambai loo manya iltung'ana netonoki ajo ore iltung'ana omanya taon meishakino neun idaikin enye tiatu ina taon meishakino neun idaikin enye tiatua aji tiatua lelo shambai le taon. Iyiolo entoki naiko naa tineweji ake esheti imploti neesi intokitin pookitin toki amuu teninko edaa taiatua taon mesidai meeku ina daa keeta. afyaa neeku tenenya iltung'ana keeku kemoyia neeku kii dangerous edaa nauni tiatua taon. Oree sii duo iltung'ana lomanya boo lomanya outside inatonini kishaikino neeku keeta oltung'ani title deed neekuu keeta intokitin enyenak pookin naishakino neeku keeta olchamba tena kee title deed trna kedungo'oto olchamba neeku ketii inaweji muj.

Iyiolo too kun kera nemeeta inkang'itie kuna oshi ore inkumok na nkera naa metaa intoiwuo meeta paapi lenye nemeeta ng'otonye. Ore nanu naa kaning' oshi entorono oleng' naa ore oshi tee duata aii kajo oshi nanu ore kenya ake tenatum iropinia na kalo aisaidia kuna kera. Nikishetaki inkngitie na kajo sii duo yiolo kuna kera keeta oshi eweji naji children's home ineweji oshi eyae kuna kera. Kake ore teniya inkera ineweji Ketii oshi kulie wejitin nemi take care oo nena kera kell nei misbehave inkera naa iyiolo oshi nanu kaojo oshi ore iltung'ana otaa inkang'itie enye keishakino support kuna kera tenayata entoki naba anaa eniata nilo abaki kuna kera niyakj inkilani tidieweji amu kikumok nena kera midim duo sii ninye iltung'ana otipika ainyangaki muj inkilani neeku tenilo niaki kuti kilani niyata apa nemekure. Inchop niyaki inkilani niyaki edaa nipuopuo atoni tenebo nipuopuo adalare pemitoki duo sii ninche adol anaa kitipika kando. Kishaikino sii duo nenyorik kuna kera neriki kanisa nepiki sukul neitaasai anaa enigirai aitas kuna kulie kera pening sii ninche ajo kenyorii ninche kulo kulue tung'ana nemutoki aning' entoroni. Kishaikiino sii duo nepiki muj sukul petum sii ninche anoto entoki nayeu tee maisha.

Iyiolo oshii too sukuluni naa keetai oshii darasa ni neetae inkera naa kelo niputa idarasani neeku kiding'a oleng' neeku metumi ninye. space oleng' kake iyiolo naji nanu te duata ai naa iyiolo tena kikiti sukul mishaikino nitoki anga'amu nkulie kera kumok nemiitoshea nena darasanj tenaa iyatata mpango naishetiki nkulie darasa ni naa kei sawa tenagira asiokisioki edingie kuna ker tenkiti kata kiti nmeeta kidipankini kuna darasanj negilo kuna kera apik idarasani different kitoronok inkera naidingieki darasa amu ore tenidingieki darasa meidim aisumata mauj ketii nekuu kegira aass intokitin enye nemeidim irmalimuni atodua neeku keeti inkulie darasa aisuma neeti inkulie darasa aasa intokin enye nemishakino amuu iyiolo nkera naa nkera ake kishaikino nesuji nkira pibung olaiini pee oree pee epuo aas entemata enye nemitoki aii fail mitoki aii batata ina temata. Pee etumoki sii ninche anoto ina ngeno iyiolo sii duo serikali neya ina sheria ajo lasima pee eshaetakini inkera darasa pemitoki aiumia amu kengas kaji oshi epuo kuna ropiani ee serikali amuu ninche eshaikino neshatakinyeki kuna kera darasa kila Class kutoka pp1 mpaka grade nine neeku nena ropiani eshaikino neshetieki nena darasanj oo kuna kera muj amu kikumok duo sii ninche inkera te nkop.

Eyiolo ena toki najii license naa entoki naa ekinjori edipa ashomo sukuul ilderevani nilo aisuma aterewa egari naa tenidip mbaa oo siatin nayieuni naa enakata kinjorii ena toki naaji license ore apa kisidai ena toki kumok apa iltung'ana oota license ore kulo tung'ana botorok keeta license amu ore apa kifuata apa iltung'ana ena sheria kake ore oshi taata mekure epuo iltung'ana aing'oru license etaa kebulu ake enkera erewuta garin oo ntoyiwuo enye neeku medolita ninche haja naitoki apuoyie sukuul apa aisumare ena toki naa Torono ena toki amu etaa kutik iltung'ana otaa ena toki naaji license naa ninche oo gira aitaa enatoki ajali irbaribarani kisapuk oleng amu mekure eyiolo iltung'ana aterew egarin kerewuta ake any hawoli amu yiolo ninye iltung'ana loo iltukutuki meeta license kegira ake arew iltukutuki hvyo nepuo awosh egarin neeku keeye ake iltung'ana ena oshi taata mekure etae license amu etaa kebulu Nkera eyiolo aterew garin oo ntoyiwuo enye nemekure edol haja napuoyie sukuul neeku ore tenanj kadolita Ajo ore iltung'ana ootaa license kikutik oleng naa kishakino ena toki neyai sheria neyau dukuya pee eibelekenya amu etaa ekigira aiminie iltung'ana kumok oleng

Iyiolo naubtormaasai kanyor enatoki naji irmaasai na teibe naata enkanyit tribe nayiolo ate traib nayiolo aate yiolo nanu tembulunoto onkera na kesidai irmaasai tembulunoto enkera oleng amu kitubuku nkera tenkoitoi sidai oleng keaku nkera sidan ata tonkangitie enye eton ake aasidan yiolo entoki edukuya na kengasa aaku iyiolo enkang inyi neaku keetae enkanyit tiatua nkangitie neetae tiatua elatia neaku kesidai oleng enatoki naji emkanyit tormaasai keetae entoki naji enkanyityiolo si tenebulu nkera apuo sukulini tonkulie kwapi na eton ake edamu enkang enye eton ake eetae inaanyit naingua enkang enye na kesidai inatoki amu mitoki yiolo oshi nkera ormaasai na mitoki kekutik oshi loitumia irkiek loosita ntokitin nimishaakino naasita kuja kera okulie oreren na entoki toronok neaku kesidai nkera ormaasa tenkoitoi naitubulunyeki amu keyiolo ate na keanyut ate tiatua enamaisha

Iyiolo teniyeu nintumia enkalem naa meepi ijo keiming'ani ina alem idin ake atudumu soit niwoj ina alem oleng'. Ore pioj ona alem neeku keepij. Idim sii duo atudum oloshi toki aji orgirigire. Ore orgiregire naa ninye ake iwojie tiang' ake idim ataasa neija. Niojie ake ina alem ashu ina toki napi naa teniwojie sii duo neeku kepii ina alem . Neeku idim aitumia atojie ntokitin kumok naa kepiju sii duo oleng'. Idin sii duo atudumu idim sii duo atudumu ina alem niya sokoni keeti oshi iltung'ana oitobir inkalema aij inkalema tineweji. Ore tenejo nena alema neeku kepii oleng. Naa idim sii duo atumia pookin toki. Iyiolo ene dukuya kisidai enkalem napii oleng' amuu ikisaidia asiokisioki esai teniyata enkalem ming'ani misiokisioki adakata ina siai nemidip adakata niskisumbua sii duo amu inauru tenkaraki ina alem nemepii neeku ore esidano ina alem naa tenintipij nisiokisioki ina siai niyasita kake ketaa sii ninye inchidai enyanak amu tenepiju oleng ikidim atudung'o.

Iyolo latutok lekahawa kehira aimaa ngolikinot amu yiolo kahawa enye kelo nemeeta ntokitin naitosha peun ena kahawa enye ketii si duo neaku metum biashara enye kelo nejo alotu amur metum ropiyani nayieu ninche iajira apa ltunganak oasita inasiai kake metum profit enye yiolo wi tenyae kuna tokitin nkwapi eboo metum ninche ropiyiani enye yiolo ropiyani nabaki ninche na kekutik oleng amu keaku kegol oleng kegol si teneaku keas oltungani esiai nimotokini alak nimitum duo faida na nona ropiyani i gira aitegemea pilakie nkera school fees ninyanguyie ndakin eang ninyangaki enkera nkilani esukul neaku kegol oleng kegira kulo tunganak le kahawa aimaa petumoki kulo tunganak lekahawa iasaidiata

Iyilo teneerieki nkishu ewoi natii oltaka ketoron oleng ore shida edukuya na ore kuna kishu na ninche yioo kingira aitegemea na ore ele taka neaku toronok amu kengas nkisu aaku kemwoi ningoru oldakitari lonkishu ningaaa aisaidia pingasa enakiteng emoyi nakeli nee tenkaraki eletaka neaku ishomo asara oleng ore si kuna kishu na ninche kingira anya ingiri enye ningasa amoyu na indim ashomo tenkaraki inamoyian nikinchoo inakiteng yiolo si aitoki eare na yiolo ekitum oshi kule ekimiraki nkera esukul kule yiolo enakiteng teneaku mepii keaku ena keyau emoyian saouk toltunganak lingira amuraki nona aale oyie openy ningira aok nona aale neaky iyolo mishaakino nepiki enakitenga atua oltaka na kidik enakiteng ashomo nindim ltunganak ashomoita tenkaraki emoyian

iyiolo nkera ishaakino pee ishori edaa sidia oleng, pee esidanu seseni lennye, iyiolo nkera kutitik, naa nkera siiduo naa ki sensitive iyiolo tenincho entoki torono naa mebulu, nemuoii, nesasu nkera neeku kitorok nkeera. neeku anaa nkerai kifaa nincho balance diet. iyiolo balance diet, neeta entoki naji carbohydrates, neeta entoki naji proteins, neeta entoki naji vitamins, keeta pooki toki naa ore siiduo ena kerai, tenincho nena tokitiin muj nesidanu osesen lenye nebulu enerai, nebulu eeta afia sidai nebulu eeta immunity naa kegol. mesioki ena kerai aiko nyoo amuoi kila enkata neeku mitokini aaya sipitali. amu iyiolo siduoo enemuoi enkerai, kengas enkerai aaku kitorono osesen lenye. neeku kegol ina shida, nitoki sii duo ayau sipitali neeku enkae asara ena amu meetae iropiyiani esipitali. neeku iloito ake asaara. neeku kishaakio nishori. nkera nadikin sidain oleng. idaikin, naa kiko osesen lenye pee esidanu oleng. idaikin naisho nkonyek enye peeku sidain. idaikin naiko kuna kera peeku, kepi, metaa keeta osesen sidai, kisapukin nkeraa. mitoki nkera aasasu oleng. neku idol ajo mepi ena kerai, neeku kishaakino pee ishori kuna kera kutitik idaikin sidain. mpaka kulo tungana botorok kishaakino sii duo peenya daikin sidain.

Iyiolo teneitu iyau enkerai iino clinic iyiolo ninye kwanza entoki naji clinic naa iiwa enkerai iino pee eremi osindano naa keisaidia ena kerai peee ebulu, keisaidia eena kerai pee memueu aake. Keetae isindanoni naa ninche egira kuulo sindanoni aisaidia. Oore entoki naijo tuberculosis ninche oshi eishori inkera entoki naji BVG neisaidia kuuna kera pee ebulu. nemetum aake iina toki naaji TB,nemetum entoki naaji tetanus, nemetum entoki naji miscues niaku kesidai eeena remoto. Oore entoki e dukuya keremi eena kerai osindano le polio oore teneitu iiya eena kerai pee eremi, keng'asa eena kerai aaku ketum shida keidim anoto inkejek naosho, nitum iijo keeta disability neme disability tenkaraki aapa eitu eremi eena kerai iina ooshi shida. Teneitu eremi enkerai netum disadvantage amuu kemueu enkerai keng'as aaku meeta immunity niaku mepi eena kerai oleng kimaisha. Amuu ketum disability niaku keoshi inkejek teneitembea, iijo mesidai elukunya eenye netum aajo oore enkaina eenye nabo mayiolo aajo kaji eikununo. Niaku kesidai aajo oore clinic muuj onkera ometabaiki kenya eighteen months nakata aake keenya epali iina remore.

Yiolo kuna kera tenemoyu, yiolo enikoni tene paashari moyian ashu tenikoni, tenikoni pemitoki nkera amoyu, pizuiai ena moyian yiolo entoki naasi, keng'asa aku idim aipraktisa entoki naji usafi. Yiolo aitukisho, aisafisha ewoji nitii metaa kesafi, metaa metii olchafu, niyier endaa sidai endaa safi, metaa yiolo pooki toki ino naa kesafi. Yiolo inatoki edukuya ing'asa aku itayio moyiaritin moj. Teniaku safi neku sidai inewoji, tenilo si woji nchopo e mask ino nchopo barakoa ino. Talama iltung'anak metaa mitum nena moyiaritin naata irkulie tung'anak pemitoki aimu ingieng'ata orkulie tung'anak. Yiolo si duo pilo ewoji nemetii orng'usil sidai nchopo barakoa ino, taku yata ina hygiene, mpriventa nkulie tokiting mintoki aibung'bung' olchafu kila wakati, pi avoid kuna moyiaritin.